Gũtirĩ na mĩtaratara yagĩrĩire ya kũgitĩra arĩmi kugũra bataraitha ĩna thogora wa thĩ. Na kũgirĩrĩria ũũ mathirikari ma mamatũũra nĩmagĩríĩrwo kũandĩkithia arĩmi othe na makarũmĩrĩrwo nĩ cibũ wa icigo icio nĩgetha gũtigĩrĩra arĩmi othe nĩ makorwo makĩgwatĩra bataraitha ya thogora wa thĩ.

O gĩcigo o gĩcigo gũgakoragwo na hĩndĩ ya ya andũ matiganĩte gũkorwo magĩkorwo mena thikũ yao ya ũndũire, magekĩra matonyo ma ũndũire wao. Na oho, gũgakorwo kwĩna nyũmba iria cikoragwo cigĩtwo indo cia indo cia mĩhĩrĩga yothe. Na oho gũkorwo kwĩna ũnyitanĩri kuma thirikari cia matũũra.

No kũhagĩkwo mĩtaratara ĩrĩa ĩngĩrehe ũnyitanĩri wa andũ arĩa akũrũ mangĩũka gũtaara mbeũ njĩthĩ. Oho kũmabundithia gũbundithia mbeũ njĩthĩ gũathĩkĩra na kũigua mataaro kuma andũ aya akũrũ. Oho gũkorwo makĩheo ndawa na magakorwo makĩheo irio na magĩkorwo makĩheo kĩgĩna kĩao o mweri nĩgetha gũkorwo magĩikara ũrĩa kũagĩrĩire.

Rũhonge rwa ũrĩmi rũkorwo nĩruo rwĩna watho ũrĩa wa kũhĩtũkia mbegũ iria ciagĩrĩire kũrĩ arĩmi. Na oho, magakorwo magĩthiĩ o matũũra o matũũra na rũhonge rwa ũrĩmi rũgakorwo norwo rwĩna, rũrane arĩmi mbegũ ici.

Ũndũ ũyũ nĩ ndĩwendete , nĩ tondũ ĩno nĩ thoko ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩenderio thamaki, na thamaki nĩ ĩkoragwo ci njega harĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ , wa mwana hĩndĩ ĩrĩa arakũra, na ũgakorwo wĩna kĩguni , harĩ matũra-inĩ mothe ma bũrũri.

Rũhonge rũrũ nĩ rũthuthuragia mbegũ iria ciagĩrĩire nĩ kũhandwo nĩ arĩmi harĩ bũrũri wothe, na o ho makahota kũmenya bataraica ĩrĩa njagĩrĩru ya kũhanda.

Mĩtaratara nĩ yagĩrĩirwo kũhagĩkwo makĩria hĩndĩ ĩrĩa aikari marate gĩko kĩao nĩgetha magakorwo magĩte gĩko kĩao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, magakorwo nĩgetha kũgitĩra mahiũ marĩa me maĩ-inĩ. Na oho, njĩra ici njega cia gũte gĩko, nĩ ikoragwo ikĩgirĩrĩria mĩrimũ mĩingĩ ta kũharwo gatema kwa andũ arĩa marigicĩirie mĩena ĩno.

Ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu ta Whatsapp, kana Facebook no gũtũme ndũmĩrĩri gũkinya naihenya, na o ho ũgatũma mĩbango ĩkinyanĩre ya ũmenyo naihenya.

Mĩtaratara ya kũgĩa na mĩthako ya hamwe kana gũkorwo na thikũ iria ikundi ici cingĩũka ciĩkĩrĩte nguo na matonyo marĩa maumanĩte na icigo ici no gũtũme ikundi cikorwo cigĩkorwo na ũrũmwe, na oho, ũhoro wa gũtuga atongoria arĩa mararuta wĩra mwega kana hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo na mathako matiganĩte, gĩkundi kĩrĩa gĩgũkorwo kĩ kĩa mbere, gĩgakorwo gĩkĩheo iheo.

Atongoria gũkorwo magĩcerera cukuru itiganĩte, nĩgetha magakorwo magĩkĩra hinya arutwo, na nĩgetha makerirĩria ũtongoria. Oho, nĩkwagĩrĩire gũkorwo na mĩtaratara thĩinĩ wa cukuru ciothe, nĩgetha gũkorwo, gũgakorwo na ũhoro wa arutwo gũbundithio ũhoro wa ũtongoria makĩria.

Rita rĩmwe harĩ wiki nĩguo kabati yagĩrĩirwo gũthambagio hau igũrũ, na ũũ nĩgetha kũgirĩrĩria rũkũngũ gũkinyĩra nguo iria cirĩ kabati-inĩ.

Kĩgeranio gĩa ciĩko nĩgĩtũmaga arutwo makagĩa na wĩigĩrĩrĩki hĩndĩ ĩrĩa megwaka, na oho magakorwo mahĩkota gũtukania indo ta mũthanga, thimiti, kagoto na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ningĩ makahota kũhũthĩra indo ta trough kana iciko cia cia gwaka, na indo ingĩ cia mĩako wega, na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Thimũ cia moko, nĩikoretwo igĩtaithĩrĩria arutwo aingĩ hĩndĩ ĩrĩa megũthoma, nĩtondũ nĩmakoretwo magĩcaria anja cia ciũria citiganĩte, na oho magakorwo makĩgĩa na ũmenyo makĩria hĩndĩ ĩrĩa marathoma, ũguo thimũ cia moko nĩ njega.

Wagi wa indo cia gũbundithia arutwo nĩ ũkoragwo wĩna moritũ harĩ arutani, ta mabuku kana hĩndĩ ĩrĩa megũbatara gũkorwo na ũhũthĩri wa indo cia gũthoma. Oho arutwo arĩa makoragwo mena ũhoti wa gũthoma kahora, nĩ maheaga arutani ũritũ.

Wagi wa mbia, hĩndĩ ĩrĩa marenda kwandandũra biacara ciao,o ho, nĩ makoretwo magĩtũngana na mawatho maritũ, marĩa makoretwo me bengi, magakorwo matingĩhota gũkomba mbia, iria cingĩmateithia gũthiíĩ na mbere, na kũruta wĩra.

Harĩ gĩcigo gĩkĩ njikaraga, arutwo nĩ mokĩraga itha rĩa thinacara, nĩguo makohota kwĩharĩria na kũingĩra cukuru ĩgĩkinya the mwe, nĩguo makambĩrĩria mathomo mao ma o mũthenya itha rĩa tha igĩrĩ.

Thirikari ĩngĩhota kwongerera irathi, no ũnyihanyihie mũhihinyano wa ciana. Oho wongereri wa arutani thĩinĩ wa macukuru maya, no ũtũme mũhihinyano ũthire. Oho thirikari no ĩkorwo ĩkĩongerera mathukuru, harĩ ma mũingĩ harĩ icigo ici njikaraga.

Ng'ombe nĩ ikoragwo ikĩrĩa plastaki iria cikoragwo cigĩtũma ithĩi ciao cikorwo cikĩaga kũruta wĩra ũgo ng'ombe ici cigakorwo ikĩrwara oho ngombe nĩ ĩkoragwo ĩkĩnyua maaĩ marĩ na gĩko ũũ ĩgatũma ng'ombe ĩkorwo ĩkĩhiũkia iria kana ĩkaga kũhe mũrĩmi iria rĩrĩa rĩagĩrĩire.

Nyama ĩno ya mũtura ĩharagĩrĩrio kumana na mara ma mbũri kana ng'ombe, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrutwo gĩko, kĩa mbũri kana ng'ombe, ĩgacoka ĩgekĩrwo nyama itiganĩte, na o ho ĩgakorwo ĩgĩkĩrwo thakame, ya ng'ombe kana mbũri, na o ho ĩgakorwo ĩkĩohwo na tũrũrigi, hau ĩgacoka ĩkaigĩrĩrwo mwakiinĩ, na ĩgatinagio nĩgetha, ĩgatinagio na ĩgekĩrwo biribiri, nyanya na itũngũrũ nĩgetha ĩkahota kũrĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Wendia wa smokies nĩ ũkoragwo wina ũguni mũno harĩ mathitĩji ma mbathi itiganĩte na oho he mataũni maria manene ta Nairobi kana Mombatha kana Naikuru na wanjĩrĩria wa mbiacara ĩno ndũhũthĩraga mbia nyingĩ ũguo nĩ biacara ĩkoretwo ĩgĩkorwo ĩkĩingĩrĩrwo nĩ mbeũ njĩthĩ na andũ arĩa matarĩ na ũhoto wa mbia na njĩra nene.

Nĩ ngenagĩrĩra mũno ũhĩhia wa mbembe ya njino, mbembe ĩno ĩhĩhagio' na mwaki wa makara kana thagiri ĩrĩa ĩkora ĩna mwaki mũnini ũgacoka ũkaigĩrĩra mbembe yaku na ũkamĩgarũra mĩena yothe' ĩkahĩa.

Harĩ gĩcigo gĩkĩ njikaraga, nĩgũkoragwo na maabithaa marĩa mathiũrũrũkaga mataũni-inĩ, kũhota gũkorwo magĩteithĩrĩria andũ, gũkorwo magĩte gĩko na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ningĩ o mũthenya o wa ĩrĩ, ngari cia cia kanjũ, nĩikoragwo igĩthiũrũrũka kuoya mahuti, marĩa mekĩrĩtwo harĩ matangi-inĩ ma ũtei harĩ icigo ciothe cia gĩcio gĩkĩ.

Ũhoro ũyũ nĩ wagĩríĩre mũno nĩ tondũ atumia aya nĩ makoragwo makĩona mawĩra ma kũhũra nguo na njĩra ya raithi na oho magakorwo makĩhe ciana ciao irio cia o mũthenya.

Ĩno nĩ njĩra njega ya kũhota kũmĩrĩria airĩtu arĩa marakũra na arĩa marathoma makorwo makĩingĩrĩra mawĩra mothe nĩgetha kũmahe ũboco wa o mũthenya, oho ĩno nĩ njĩra njega ya kũnyihia ũnyihu wa mawĩra thĩiniĩ wa icigo na bũrũri wa Kenya.

Matikoragwo mena ũigĩrĩrĩki, na oho matikoragwo makĩruta wĩra wao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, harĩ kũgitĩra onjoria hĩndĩ ĩrĩa kwĩ na ngũĩ.

Maabitha a rũhonge rwa gĩthomo manyitanĩire na macibũ, ma matũra matiganĩte, nĩ magĩrĩirwo gũkorwo magĩthuthuria ciana ciothe irĩa itathiĩ cukuru, na kũrũmĩrĩra ciana ciothe cia matũra nĩ irathiĩ cukuru.

Ahũri a biacara aya, nĩ magĩrĩirwo kũheyo icigo itiganĩte iria magĩrĩirwo nĩ kwenderia indo ciao na oho magakorwo makĩrĩha, makĩriha thirikari ya Nairobi, hĩndĩ ĩrĩa mekwenderia icigo-inĩ ici.

Gwĩthamba, ũhoro wa gũtheria nyũmba na harĩa handigicĩirie. Oho, ũhoro wa gũkorwo ngĩthiĩ wĩra-inĩ wakwa wa o mũthenya, na oho ngakorwo ngĩthiĩ, ngĩhoya omũthenya.

Ũhoro wa gũbanga mbanjeti ya o mũthenya, ĩrĩa ĩkoragwo ĩna indo ta iria iria ngũraga o mũthenya, oho, tigiti wa kũrĩa ndutaga wĩra wa o mũthenya, na ngabanga mbanjeti ya o mweri ĩrĩa ĩkoragwo ĩyakũrĩha nyũmba na mahũthĩro ma irio ma o mweri.

Nĩngoragwo na mũbango wa kũrĩa mũciĩ o mũthenya. Harĩ gũkinyanĩria mũbango ũyũ ona hĩndĩ ĩrĩa ngũkorwo ndĩwĩra-inĩ, nĩ ngoragwo ngũrĩte ndithi, ĩrĩa ĩkoragwo ĩyakũhiũhia irio, ĩrĩa ĩhotithagia gũkuwa irio o mũthenya. Oho, ngakorwo ndĩna gĩbũyũ kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩhiũhia cai kana cũrũ ngahota gũkuwa wĩra-inĩ o mũthenya.

Nĩ ngoragwo na thaa, ĩrĩa njĩkĩraga itha rĩa tha ikũmi ne mwe, rĩrĩa hotaga gũkĩra, na ngahota kwambia na kũhoya. O ho, hĩndĩ ĩrĩa ndagakũigua tha ĩkĩrĩra, nĩ ngoragwo na ngũkũ iria cikoragwo cikĩnjũkĩria.

Nĩngoragwo ngĩũkĩra, ngaitĩrĩria ndania ciakwa maĩ. Oho, nĩ ngoragwo na mũtaratara wa gũkorwo ngĩhe mahiũ makwa maĩ na gũcitwara rũru-inĩ ta mbũri hĩndĩ ĩrĩa itarĩ na wĩra.

Ngoragwo ngĩhiũhia maĩ, ngacoka ngamekĩra mbeceni-inĩ ĩrĩa ngoragwo ngĩkĩra maĩ, ngatukania na gĩciko kĩmwe kana, gĩa cumbĩ, na oho ngekĩra iciko igĩrĩ cia cukari, ngacoka ngekĩra mũtu ngaũtukania ngaũkima nginya ũkaiguana, ngacoka ngaũhe ndagĩka ikũmi na ithano, nĩguo njagĩrĩre nyambĩrĩrie kũruga cabaci ciakwa.

Nĩ ngoragwo ngĩĩta kibikibi ĩrĩa ĩkoragwo ĩnguhĩrĩirie, ĩyo nĩyo ĩhotithagia gũkorwo ngĩhĩtũka ngari nyingĩ iria cikoragwo ciĩ barabara-inĩ na cigakorwo ciĩna mũhatĩkano barabara-inĩ.

Nĩngoragwo na mĩtũngĩ kana itangi, rĩrĩa ngoragwo ngĩiga maĩ, hindĩ ĩrĩa maĩ ma mũberethi mathira, ngahota gũtaha maĩ kuuma mĩtũngi-inĩ kana itangi, na ngahota kũhũra nguo ũrĩa kwagĩrĩire.

Nĩngoragwo ngĩhũthĩra chemical cia gũthambia nyũmba iria ciĩkĩrĩirwo, na oho nĩngoragwo ngĩara mũgeka, nĩgetha gũkorwo ngĩhota kũiga nyũmba ĩtheru.

Ũhoro wa kũhata nyũmba o mũthenya, oho, ngakorwo ngĩmĩthambia na indo iria cia ũtheru, na oho ngakorwo na mũruti wa wĩra wa nyũmba ũrĩa ũtigagwo akĩhata nja na agĩtheria kũndũ guothe.

Nĩ ihinda rĩa kuuma mweri wa mbere , o nginya mweri wa gatatũ, nĩ tondũ ihinda-inĩ rĩrĩ, nĩ gũkoragwo kwĩna riũwa kana gũgakorwo gũtikoragwo na heho nyingĩ, ona mbura ĩkoragwo ĩnyinyi mũno ihinda rĩrĩ.

Njeraga iria-inĩ rita rĩmwe mwaka, ũyũ nĩ mweri wa mũico kana mweri wa ndithemba, na ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ rĩngenagia nĩ tondũ nĩ ihinda rĩrĩa tũkoragwo twina bamĩrĩ yakwa ĩyothe.

Ũhoro wa gũkorwo na mbura, harĩ kaũnti-inĩ yakwa nĩ kũhũthĩtie ũrĩmi, nĩ tondũ arĩmi matirakorwo mena ihinda-inĩ iritũ, rĩa rũcinĩ ona kana hwa-inĩ magĩitĩrĩria mĩmera yai. O ho, nĩ mahũthĩtie mahũthĩro ma mbia, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa kũrakorwo kwĩ na rĩera rĩrĩ, irio nĩ ikoragwo igĩkũra na njĩra nene.

Ũheyani wa ngerekano, nĩ ũkoretwo ũkĩhe mbeũ njĩthĩ, ona ciana cia gĩcigo gĩkĩ mataro mega marĩa makoretwo makĩmatũma magĩe na mĩtugo na mĩikarĩre ĩrĩa mĩega.

Hĩndĩ ĩrĩa andũ makoragwo na mawoni matiganĩte, harĩ maũndũ matiganĩte thĩiniĩ wa bũrũri, ona thĩiniĩ wa icigo iria tũraikara, nĩ gũtũmaga andũ magakorwo na ngucanio gatagatĩ-inĩ kao.

Nĩ hũthagĩra macini, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩruta wĩra na thitima, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrehe rĩera rĩa ũhehu thĩinĩ wa nyũmba, na ũgatũma rĩera rĩkahota gũthiĩ nyũmba ĩyothe.

Ũhoro wa gũkorwo ngĩra andũ arĩa mena mawoni matiganite, atĩ, mawoni mao nĩ magĩrĩru nĩgetha makanina ngucanio iria menacio, oho, ngahota gũkorwo ngĩra andũ arĩa maraikarania atĩ o mũndũ o mũndũ, nĩarĩ na handũ thĩinĩ wa matũra, nĩgetha o mũndũ agakorwo na gĩtĩyo gĩake na ngahota kũnina ngucanio gatagatĩ kao.

Ũhoro wa gũkorwo ciana cigĩ cia icigo ciothe cikoretwo cigĩtĩkĩrio gũthomera o kũndũ guothe, nĩkũrehetwe ũrũmwe mũnene, na oho kĩgeranio kĩrĩa mekaga o mwaka o mwaka, gĩkoragwo gĩgĩkwo nĩ arutwo othe Kenya yothe, nĩkũrehete ũrũmwe thĩiniĩ wa gĩthomo na thĩiniĩ wa Kenya.

Ũyũ nĩ ũkũria wa thamaki, hĩndĩ ĩrĩa arĩmi marahe thamaki irio itiganĩte. Oho ũndũ ũyũ nĩ wĩkagwo nĩgetha gũtũma thamaki cikorwo na rũciaro rũrĩa rwagĩrĩire.

Rĩrĩ nĩ ihinda rĩrĩa mũrĩmi atwaraga ng'ombe harĩ rũru, cikahota kũrĩa irio itiganĩte. Harĩ rũrĩrĩ rũrũ rwakwa, ng'ombe cikoragwo cihingĩirwo, harĩa cikoragwo ciakĩirwo ciugũ, iria cikaraga na mũrĩmi akahota gũkorwo akĩmathĩra ng'ombe ciake irio citiganite na gũcihera mĩharatĩ-inĩ.

Andũ a gĩcigo gĩkĩ mahũthagĩra maita maingĩ thimũ, na thimũ nĩ ĩkoragwo na mĩtambo ĩtiganĩte, ĩrĩa nĩyo facebook, WhatsApp harĩa andũ makoragũo na ngurubu citiganĩte makahota kwaranĩria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Nĩngenagio mũno hĩndĩ ĩrĩa ngũthiĩ icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Nĩ tondũ nĩ hotaga gũka na irio itiganite, iria cikũragio icigo citiganĩte, na oho nĩngoragwo ngĩcemania na andũ a mĩhĩrĩga mĩingĩ, oho ngahota gũkorwo ngĩmenya mĩikarĩre na oho irio iria cirĩyagwo icigo nyingĩ cia bũrũri.

Ũhũthĩri wa matatũ nĩũkoragwo ũkĩoneka na njĩra ya raithi, o ho hĩndĩ ĩrĩa ngũhũthĩra matatũ, nĩngoragwo ngĩrĩha mbeca nyinyi kũringithania ũrĩa ingĩrĩha taxi harĩ gĩcigo gĩkĩ njikaraga.